Apu cia gĩthomo, nĩiteithagia arũtwo, harĩ kũhota gwĩka ũthuthuria wao wa mwanya, na kũhota kuona ũhoro ũrĩa matangĩona kuma mabukuinĩ kana ũrĩa matangĩthomithĩo nĩ mwarimũ. Nĩngĩ nĩmahotaga gwĩthima harĩa mũndũ athomete na harĩa akinyĩte, tondũ apu ici nĩiteithagĩa mũndũ na kũmũhe kagerio onakorwo nĩ kanini karĩa angĩhota kũmena harĩa akinyĩtie gũthoma na kĩrĩa amenyete kũma rĩrĩa ambirie gũthoma.